Eng' kandoik che kikondochi emetab Kenya tugul mut, ko en keret nyu ne kitoret biikab Kenya missing, ko Mwai Kibaki. Kingondoi inendet, kokimi ng'uny alisietab tuguk. Kimi ng'uny beitab tuguk chechang', angot karishiek, kokikibune eng' beitab ng'uny. Kikolany anyun tuguk chotok missing eng' kandoik chu alak tugul alak.

Ni ko mayayat nekakikandaan, yon imoche ikarangaan mayaat anyun ikenyee mayaayat komugul kotom kiyoo ak ituchi kikombet ana ko sanit ak ikorkoreen komie, indee chumbik tutigin ak igorkoren. Icheng anyun paint ak inde maa ak ilaal maat .Korong indee mwaita panit nikan, ak irongchi anyun mayayangung nekaikorgoren irogyii paint. Ak ikany korur, mekany kolal ak iwekchi komostongoo, yerog isutuu.

Chuko mwanik cheterter, chebo kompunisiek che terter, eng kila betut keboishien kesusen tuguuk ,amitwogiik cheu ing'wek, githeri kora kebiren tuguuk cheu chapati ak mandazi. Eng igorwek chebo komonut anyone kechob amitwogiik che terter cheu pilau, chapati, mandazi, chips ak tuguuk tugul chekiboishien kesusen.

Chu ko biasik chekokichob ak kitionyotiony. Yon iimoche anyun ichob amitwogiichu ichenge biasik, korong iwai, iun kotililekitun neityo anyun indeed maa kochumugan kidogoo, yechumugan kidogo mekany anyun kochotyoo. Isutu icheng mwaita ak sopuriet age, ak nyanyik ak kitung'uik ak inget anyun isuus. Isuus komie ak itionyotiony koige kimio, komongung anyun amitwogiik chebo biasik cheuchu igere .

Ni ko temisietab kiyaagiik che kikuuren nguruonik. Bo komonut keerib nguruonik, ngamun ikisikyingei bendab inguruet ne anyiny missing. Kioldoo inguruonik koba sokosiek che echen chechobe tuguuk cheu sausages kora kechoben bendab inguruet en oleterter ,dukosiek chekiibe amitwogiik cheterter. Ak keome kora en igorwek.

Agere banyek che teeter, cheu chebo teta ak komi kora chebo nguruonik. Banyechutok anyun ko kaketilatil, komeng'ekitun ak keraat en tekelkelok ak tuguuk alak chekikonoreen. Olekikonortoi anyun simangemak bendoo Amin ingen Ile bendoo koyaituu kot makikonoor komie en olekaitit, ketilootiloo komengekitun komie ak kinde tekelkelok ak kerat komie anan ko kornok chebo plastik ak keger komie. Ak kinde frichit olekaitit yon tindoi ice, anan ko frizait ak kekonoor ak koi betut nemoche iyaam ko koita icheru anyun.

Chu tugaa, eik che echen chepo kipgaa. Indogeer ane ripsetab tugaa chutok konyone metinyun chepkondook. Amun keerib tugaa ak iripchiike eik cheechen inyorchinigei kelchin Nebo chepkondook chechang. Eito agenge koimuch kwo okoi elipu thomoniokik sisit anan ko thomoniokik sogol. Chon ko chepkondook chechang Nia, konotok anyone konyone metinyuun chepkondook.

Indiboishien credit card, iolisien anan yon iole iliponishien kotile chepkondok chechang. Ngamun i,tile benkii chechwak chebo credit card chekakondeun komomi chepkondook. Kora kotil kora ngalekab transpaa chebo rabinik kobwa simoit, konotok amune sikotile chepkondook chechang.

Chu kigere en yuh ko maiik, chekakepangan en kretisiek, bo komonut anyun oldoisiet ab mainik anan ko ripsetab ingokaik ab mainik. Ngamun kinyorchingei mainik chekioldoi en tugosiek anan ko siroisiek che echen. Kora kobo komonut ingeam mainik ngamun teche bortoo. Notok anyun amune bo komonut kealdaa maik kesikyingei kelchin ak iam mainik sikotech bortoo.

Komoche anai ngot itindoi simoisiek alak cheuninyuun anan ko alak che terter. Anan tos anyorundei ano simet neunitok? Mi tukosiek alak che ingeen i? anan tos aaldei ano simoit?

Yu ko benkit olekikonooren rabisiek anan kisomeen chepkondook. Yo kogeer anyun konyone metinyun chepkondook chekonorotin chemoche sikoiyoo komoloo, ako kora. yeoker anyun abwat ale sikyiingei biik kelchin kot konai kole ingosom chepkondok che kiwektoi ak koboishien en mung'aret komuch kosikchigei kelchin ak konyorchigei maalik chechang.

Agere ale kaalisie eng yuto ak alipan tugul ago kaitilan konyil aeng tuguk che katalipani. Ngager ii kotuguchu koba senteinik bogol ago kaluban siling bogol aeng. Tos iwekwan chepkondok chu chami barak ii? Ngamun kaitilan konyil aeng.

En yu agere kechirek. Kechirek chuto anyun ko kakinde icheke karit mi anyon keibei anan ke kwerie icheke kobende siro ngaker ko kainyit anyun karit kanyigei kechirek eng karinitok orit, olen mi keoldoi anan bo keenye.

Piik che inetishey komuch kopaishe sokat sineityo komuch kotoret piik ngimach anyun ipoishe komnyee komuch 'ii'recoerden tuguk kuuk eng' YouTube akiinde sokat sikosoman piik kokararanitu, kora komuch ipoishe apps cheu Teams ak Zoom oyai tuiyet ak kipsomaninik akinet ichek ing' ole terter ole mito kogoyae anyun somanet kokararanit.

Boisioni ko oldoishetab logoek, mi logoek che terter anyun. Sironito bo logoek agere: maembe , matundek, indisik, paipai ak logoek alak che ter bo komonut anyun keyai boisioni ngamun nyorjin ge ne oldo kelchin nebo chepkondok. Ko ne alishe konyorjinge tuguk che kitegen borto ak kokirinda minawogik en borwekwak.

Ee igoeke anyun tuguk che keole kobun bitonin ndamun mi korong ke kliaren mosiget en bitonin asikolany melit. Korong' koiku keny kobwa tuguk melit kwanza tuguk che nyigisen. Ko yeit kora melit Mombasa, keit kora che kicleareni mosigonito, sigomuch kocher icheget en melit, sigomuch koib anyun ole terter ole mache koib mosigenyin chichi. Kounoto koimuchh kogakee.

agere wsolopchot eng nyuu pakamanut ketil olekichopishen amun mitei solopik olematili kongunoo komeche ketilil kot ak olekichopee amitwafgik

Toma anyun komuch serikali ng'alek ab soket eng' sugulishek nga amun sugulishek chechang' kotom kosich komputaishek, koraa ko sugulishek chechang' komatindoy Internet notok anyun kewelindo netiko tindoy serikali yoche tigokilgei asikoipchi kipsomaninik tugul komputaishek akonde at network sugulishek sikoet konyumnyumit boisiet ab kanetishiet nepo soket.

Ni ko boisiet ab kegenyi mayaik kepoishe sitimet, boisionitok anyun komache ingen nyalek ab sitimet koraa ingen ng'alek ab ole kigeng'doy chilchilik kepoishe sitimet, koraa komache ingen kogiesomanji ng'alek ab kapatisiet ab ngokaik chekiripe, ko karik anyun chenyoljinikei konyalu itinye moshinit neikenyi mayaik chutok koek chilchilik koraa konyalu itinye sitimet eng' gaa akitinye anyun ole iipune mayaik chekaroron chemuchi kogeng'ogis anan ko cheimang'u chilchilik.

Ngatinye kastomayat anyun neimunymunyi kole chang' chepkondok, anan ko rapishek chekilipanjini tuguk chotok kaalis amwaini anyun alechini kogolany tuguk eng' ola tugul, koraa isoisoi ilechini tuguk cheialdoi ko tuguk chekaroron chepo quality nekararan ineni mi parak beit asinetyo koguyo kole melin ketes beit kityo amun kealdochi tuguk chepikopure kogeny.

"Hallo tos Kenya Power yu ong'ololchini? ooh katos ka customer care nebo Kenya power? Ko komoche amwawok ale en kokwenyon nebo Ng'elel tarit komi anyun ketit ab sitimet ne kalul. Ago ogere ole kolulchi ole yaa. Mi wayat anyun ne negit kotiny ngweny ago negit lagok en yoto, kosome obwan en chokinet asikityo komakon hasenet."

Ni koribsetab toritik ab batainik, batainik anyun ko ripsenyin ko manyumnyum nganda achame boiioni ngamun kinyorjinge mayaanik che echen ak ko anyiny. Ak kora kealda mayaanik ak kealdo bataainichuto en beit nemi barak kosir ngokiet. Noton anyun achame boisietab ripsetab batainik.

"Ogere ole metinye beek en kong'ung raini. Kit neokere ole kayaach anyun en yu ko kabwa biikab beek chebo county ak kotilenin beek togu kole tom ilipan anyun beek en kasara anan kogiilipan ago tum konai icheget kole koilipan anan moibor ole koilipanen kole koilipan. Nyolu anyun iwe ibinyoru biichoto asikowegun beek nibuch inyolili."

Kochuu ko tuguk cheterter chekikureen cerials akere kakirat koterchiin achamee missing amun tugun cheuu njuguuk amuchii andee maah akayooooo akapeel kosaiyaaa akaamatee eng oret angot

Ngot ko kongemak beek ko netai ikure chito nechobe paipusiekab beek, kot ko rondooge beek. Kora koimuch ibirchi simoit bike che tononchii beek en taoninotok. Asiyeityoo kobwa kot konyii chapuk paipusiekuk konyon koyaat ak yeityoo kogeerun. Kora komiten oret neimuch makosomonii mitaingung, Nyolu anyun iwee ofisitab beek ak imwochi iarorchi ilenyii kokong'emak mitaingung.

Ni ko terkekyaat ngakeer terkekyaat kounii akeree kipakamanuut piik chekiripe neng let ko kinyor asenet

Ndamun kigoyosit inendet agomoche konam ng'echeret, agurchini anyun kondaktayat ak aarorji alenchi moche konomch anyun chichito yoos ng'echeret mochogorenyin anan ko ng'etenyin asikityo anyun konamchi nafas anyun kondaktayat nekagolipan chepyosanito yoos.

Chu ko amitwogik che kagideepfraen ak kinde anyun kesal en tuguk cheu pilipilik tuguk che ng'wonen. Ole kiamdo anyun kecheng'e umoit ak ketor ak keam icheget kounoto.

Ni koalishetab tuguk keboishen simoit, iyoktoi anyun tugukuk che imoche kogebir simoit, keibun agoi ole imoche keibun. Betut netai kinoyae anyun boisionito, kingoyokte tugugchuk ko kyooroken missing alen tos kegenan. Kit keit anyun komakikenan, kigiibwan tuguk kou ole kogoyokte en chepkondok chete chekoyokte.

En pichaini ogere muren, mi kogee inendet artet. En kokwenyun anyun keribe nego chebo chego. Kiyoi anyun ripsonito bo negab chego, koyoche itindoi suswek cheyomotin asiko biyo artet asikomuch kogon chego, kora komakikei chechang kitukin arwet asigityo komait kome arwet.

Ni kiripsetab tugaa chebo chegoo, kikowalak anyun ripsetab tugaa en kasar. Eng olemoloo ko kikiribe tugaa chebo kipgaa, kikonuu chegoo tutigin cheu cheboo kikombet anan ko kombok oeng tera agenge. Ako kikiribe tuga chechang sikimuch kenyoor chegoo chechang. Inguni anyun ko teta agenge ko konuu akoi Lita mut anan akoi Taman, ingeriib komie. Kokikowalak anyun makoribe biik tuga chechang, ribe bik tugaa tutikin chekonuu chegoo chechang.

Ni ko teta, eito neo mising. Yoger anyun, ribsetab tuga cheu chuto, ko kiy ne nyone metit nyu ko chepkondok anan kelchin ne kinyorchingei. Ye rib anyun tuga cheu chuto, akialde, akinyorchigei chepkondok chechang, ngamun eito neuni kealdoie rabinik chechang mising. Maregune elebu konom eito agenge.

Ni ko ribsetab tuga cho kigere eng gaa ago chobo chego. Bo kamanut kerib tuga cho kiboe eng gaa eng kokwet ngamun, kinyoru chego chechang chekioldochin biikab kokwet. Maite konyolilyo biikab kokwet ole ale chego anan konyor anyun biko chikaribe tuchuto kelchin amu aldoi chego akonyor chepkondok.

Chu ko ribsetab kiagik chekigure nguronik. Chang anyun nguronik chuto kagirib. Tuguk che mile biik eng nyu ko oli eitoi beek icheget. Mi anyun tabishek igere, ago chuchuni icheget tabit kou lakwet ne mining sokobwa beek. Kigichopchi tabisiek chotok simatumndagei beek. So bendi inat, kochuchun kobwa beek, ndaistogei komakobendi beek.

Amache aal simoit anyun, ako beit ne kemwawa komi barak mising. kele simoit no ko elipu taman ak mut, ako anendet atinye elipushek somok kaikai ichuchuch beit konyo elipushek taman ak somok ngamun anget ale peit ko notok. Matiwir barak mising peit ab simoishek chutok.

Karibu anyun sukulit yo. Imache inyit iegu kipsomanyat eng sukulit ni, konyalu iibu tukukuk chebo sugul, kartasisiek. Neityo komachei kora kibandet ny'ung. Kora komakatin rabinik chebo school fees, cheketaune ki elilu tiptem, ara kotom isirgei konyalu iibu tukuchotok ak elipu tiptem. Konu kartasisiek chotok tugul nguno.

Eng pikchaini akere chi muren, ikwerie anyun ine pikipikit, kailachkei komie, kailach karik che kiribegei eng oret cheu helmetit ii ak gloves ak jeketit ne nyikis, loe anyun inendet makaek che kakibangan che chang eng batenyi, uu kele chemungoroindetab makaa, anan koipchini chii makaa.

Mii let anyun eng sait agege tukuk chekealei kebaishe simoit amun ndebirte, kesir tukuk chotok koibei kasar asi neityo kemuch kewalun, notok anyun amune sikomi let eng sait agege.

Ni ko laetab muzikosiek keboisie garisiek, ing kokwet anyun kobo kamanut komi garisiek che lochini piich muziket amun abo kora, komi muzikosiek chemache koip chito kongete olda age akoi olda age, ko notok anyun konyumnyumi ngalekab loiset.

Eng pikchaini akere pich che terter, mi che mi kanta anan ko lorit orit, akomi che mi ngueny, tindoi tukukwai chemoche kwalda, bo kamanut anyun mungaret nebwone garisiek akoi kokwet nyokwolwech tukuk, sikotoretech eng loisetab tukuk, mising tukuk chemuch kongemakis ngela, amun akere chu kou avocado che kaba keal, kakinde kretisiek anyun eng garit.

Ing pikchaini komi kwony ne pire pikcha tukukchik, ki betut ne tai aldoisie aboisie simoit, apire anyun tukuk asoyokto, ko kimo konyumnyum, ki nan apir pikchaisiek che momongu komie, kora kinangotemena ayokto, ing kerenyun komache kenet piik ole kiyoitoi boisionitok.

Yu eng pikchaini komi piik siro nebo tuga anan kiagik, eng kokwenyo anyun ketinye siro nebo tuga kila jumatatu, ketu piik tugwai ak negwai bo kwalda eng siro, ak kobwone piik chemungarainik bo kwolisie ak ichek.

Akere piich eng yu, mi piich che tindoi ngoroikab kazi cheu yo bo um forestry, kora komi piik che terter, mi akot kiplelachinik, akere anyun kiit ne tesetai eng yu ko mi kolsetab ketik, mi lagok che keneti ole kikolderoi ketik.

Ni ko kabatisietab mosongik, bo kamanut kekol anyun mosongik che chang, si kenyor amitwog che yomotin eng kokwet, kora kenyor che ngetu kot kealdochi piik alak si kesikchikei kelchin nebo chepkondok.

Ni ko kobotisietab ripsetab njirenik en gaa, ye imoche anyun irip ibolee anyun keringet nebo karibu mitaishek somok kwo ngweny ak imal kotogos barak. Korok ii, inde beek che yomotin, ibu any amitwogik chebo njirenichuto inde orit korok itauu any inde njirenik che mengechen konam koamis ak koechigitu ak koio inyorjige kelchin.

Beit ab tuguk komiten Barak kosir oldage amun aldae tuguk chekororon tuguk chebo kwaliti Nebo Barak akaldai tuguk Nebo Barak en Beit Nebo Barak kora aldai Beit ab Barak noton ngamun amache tuguk negwal kastomayat komache kongungunye Kole komakis haraka

Ni korolibset ab keyaik en gaa en keny kokikiribe keyaik chebendate akochengin gei amitwagik akoanyin komalo konam kowalak akonam bik kokerak kingomengegitun imabaronok kekerchi woi sikobwa icheket sigeibchi amitwagik Koba yoton simabendot

Ni koribsetab kiyagik chebo tuga en kokwenyon anyun keribe tuga chechang ago che kiyoki en tumdo mogikere en gaa tuchuto chang anyun kobechinote ge koit lang'at kecheng'at ak ichek bokoruiyo gaa.